Ore enatoki naa kemelok oleng' naa kenyor aah kitayu osarge aitobiraki naa kemelok tokitin pooki oltung'ani onyor atama.

Ore tenewueji nadolita nkituak nabo, are, uni ,ongwan , imiet , ile , nadolita olchiti , nadolita orkarasha , nadolita eleso, adolita enkila , adolita enkopiyia , adolita ilakir, adolita ilala , adolita enkaradasi , adolita olchani , adolita oltupa , nadolita nkigerot , adolita ormosori , napishana , ile , nabo , imiet , ongwan , are , nabo ,imiet , nadolita emesa , niaku taa lelo.

Ore tenewueji adolita enkaji , adolita olchata , adolita orngatuny , adolita orbene , nadolita orpayian, adolita enkitok, adolita oranki , adolita empendera , adolita olchata wemabati oranki oibor .